Mbica ĩno ĩronania gacaũ, gatinĩtio hĩa, bata wa mbere wa gũtinio hĩa, nĩũteithagĩrĩragia mahiũ mũno hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo makĩrũa, kwaga gũtihania ona kana gũthecana maitho, o ho gũtinio kwa hĩa kwa mahiũ, nĩ gũteithagĩrĩragia o mahiũ maya, hĩndĩ ĩrĩa makoragwo makĩrĩa kũndũ ta rũriyĩ-inĩ ona kana mũtitũ, kwaga gũkorwo makĩhata, kuonania hĩa ni citũme mahiũ mahate, oho gũtinio kwa hĩa kwa mahiũ, nĩgũkoragwo gũgĩteithĩrĩria mũrĩmi, hĩndĩ ĩrĩa akoragwo agĩtungata mahiũ maya, hĩndĩ ĩrĩa cia mũtutha citikae kũmũtheca na hĩa icio, ona kana kũmũtihia.